E pichani aneno nyamburko maduong' naymburkoni oyaw toke. E tok nyamburkoni nitiere jowuoyi adek, yowuoyi adekgi orwako long marateng' gin duto. Nitiere ariyo ma orwako law mamalo marachar to wuoyi achiel mochung' chien orwako law mamalo marateng'. Piny kanyo nitiere gima ikete lewni ma olil kendo nitiere gunia ma otwe. Nyamburkoni chalo ni okelone jowuoyigi gik gi mek dak, nitiere otanda, nitiere mattress mininde, kendo ei nyamburkono pod nitiere gik ot ma odong' kaka sanduk, kabat kod sende. Wuon nyamburkoni chal ni olor piny nikech oyawo dhog nyamburkoni. E bathe kanyo nitiere jwala ma owiti, kendo kuma jogi ochung'yeni ok olosi, gi ndara kendo en mana lowo. E bathe kanyo be nitiere ute, to e pichani tang'o boche kaka neno, boche neno marachar. Mbele matin nitiere mtoka moko bende.

Epichani nitiere ji ariyo, ji ariyogi gin duto giruako angolo to jok maruako angolo chalni wengegi ok nyal neno kuma bor kata wengegi lit. Ji ariyogi nitiere ng'ato achiel moruako sut kendo odeyo tai marambulu sutne be rambulu, lwet ng'ama oruako sut marambulni nitiere sta kendo wiye ok poth wiye nitie gi yier matin. Nitiere ng'ato be ma oruako sut kendo omako law ma ogor Kenya. Jogi omor ahinya yawo gima ondik kaeni kendi gidwa neno ni ang'o mondik kae. Mondik ndikono kor ot owichi mopogore gi piny kor ot, piny kor ot owichi marateng', jogi chal ni omor neno gini ahinya kendo ng'at ma oruako sut marambulu ni om ako lwetgi kamoro achiel. Jogi duto omor ahinya kendo chal ni gi osiepe

E pichani nitiere nyako moro majaber ahinya. Nyakoni ochung' kendo siemo ndiko ma ondik ni paypal. Nyakoni orwako long marambulu kendo orwako law mamalo manigi kido ariyo, kido marateng' gi kido marambulu, nyakoni ok orateng' kendo nyakoni osuko wiye. Nyakoni oting'o poch matin ma ong'awo ng'ute,e tok nyakoni nitiere ot ma oger maduong' ahinya ma kor ode owich marachar. Nyakoni siemo ndiko ma ondik ni paypal, kendo paypal en kuma ng'ato nyalo kane pesa kata gole pesa ka ng'ato ooro ne ng'at ma odak oko mar piny Kenya kata odak piny ma opogore gi kuma idake. Gima ondik ni pay pal ni, nigi rangi ariyo marambulu mohowre gi marambulu ma ok ohowre.

Gima timore kae, kang'iyo pichani, chalni en go kura. Kae nitiere ji adek. Ji adekgi, nitiere jowoi airo kod nyako achiel. Nyako achielni ochung' diere, kendo jowoyi ariyogi ochung' e badhe. Nyirigi gi jowoi, orwako leuni machalre mar tich. Ginte giruako kalatas manyiso nying gi tich magitimo kanyo e ng'utgi. Nyako mochung' diereni okosuko wie, to oyuo wiye kendo wiye bocho ahinya. Oting'o kalam e lwete, to chalni owachone jabatheni gimoro. Jabatheni chalni ochiko ite ahinya, kendo winjo gima nyakoni nyise. Nitiere wuoi ma ochung' ma okwo, to pache onge kanyo, chalni ong'iyo gimoro ahinya. Wuoini oruako saa e lwete. E mbel e jogi nitie kuma ikete kura ka osego, gino chalgi sanduku. Jogi duto obiro timo tich achielni, kendo gitiyo kanyakla.

Kae en kar olo mo, kar olo moni iluongo ni Shell. Kar olo moni nitiere gi mo mopogore opogore, nitiere mo tedo, kendo nitiere mo ma iole gari. Kama iolo e mo mar Shell ni olose kendo geche nyalo biro to chung' kanyo e bath ndara. Kar Shell ni olos machiegni gi ndara mondo ka gari kadho to nyalo rawo arawa to iolo ne mo ma oringo godo. E kar olo mo mar Shell ni nitiere bei mopogore opogore mar mo. Ioloni mo mana ma idwaro kuom pesa ma in godo. E pichani nitiere geche ma opangi gi toke kocha, kendo nitiere geche ma wuon go onge kata ipangogi kanyo ka girito ni mondo olosgi. Kar Shell ka bende nitiere kuma ilose geche ma okethore. Nitiere gik ma ondiki, ndiko ma ondik mang'eny kae, nitiere kuma ondik ni Shell kendo ondik gi kalam marachar.

E picha ni, nitiere buge ,bugegi gin buge ang'wen. Nitiere buk achiel marateng' ma oum, nitiere buk moro matin ma toke ralum ma oum. Nitiere buge ariyo ma oyaw,e mesani nitiere gir chajo simu marachar kendo nitiere buk marateng' ma oten go buk ma indiko nying ji. Kae chalni en kar tich, kendo kuma ,ot ma bugegi nitiere chal ni en ot mar jarito, kendo ng'ato ka ng'ato ndiko nyinge seche modonjo e tich gi namba simbe. Mesa ma olos kaeni en mesa marachar. Buk ma okwongo mani malo kabisa ni chal ni osepong' kendo en gi nying ji gi gik mondik mang'eny. Buk ma oumno, chalni osepong' kata oume auma nikech pod ok ti kode,e seche gi. Kae en kar tich, to kar tich nyaka ket kalatas ma ji ndiko seche ma gibire.

Pichani tang'o jok mathoth ahinya, nitiere jok ma opogore opogore kae. Kae chal kambi mar golo pesa kata mar keto pesa, kata ma ji biro mondo ochul pesa kaka pesa ma idwaro e sikul. E pichani nenore ni kae, en ot maduong' kendo ogere gi nengo. Nitiere kombe ma oketi ka kendo kombego owich rangi marateng',nitiere nyiri kod jowuoyi ma oriwore kae. E mbele kocha, nitiere tv mong'aw e kor ot kendo tv no nyiso ji kaka igolo pesa e kambi mar golo pesani. Nitiere ji adek mochung' mandiko gikgi ma idwaro gi godo. Nitiere mama moro ma obet chien, kendo mamano rito ni mondo olwonge. Mamano oting'o kalatas marachar e lwete. E mbele kocha, nitiere jok marito ni ogol negi pesa kendo nitiere jok ma giwuoyogo e iye kanyo. Jotich mar kambi mar golo pesani, nitiere kuma bete.

E picha mitang'onwa kaeni, aneno ni nyasi moro dhi mbele nikech nitiere kek ma otedi kendo kek nyisoga ni nitiere nyasi madhi mbele. Nitiere nyithindo adek e pichani, nitiere nyiri ariyo, achiel duong' ne wadgi, to nitie matin kendo nitiere wuoyi matin mogik. E pichani nyithindogi duto orwak ni ogudu, kendo kae chalni en kar thieth, nikech nitiere laktar morwako lepe mek tich, laktarni buonjo ahinya kendo ogolo lake oko. Lake ma ogolo okgo rachar. E tok laktarno, morwako law maracharno, nitiere picha moket kanyo manyiso ni kae en osiptal. Nitie laktar moro bende ma orwako law marambulu, nitiere be mama moro ma oumo dhog nyathine ma orwako angolo,e bathe kanyo, nitiere be ng'at ma orwako law marachar ma ok nen maber.

E pichani aneno kar neno lee manitiere Nairobi. Pichani tang'onwa rangach maduong' ma olos majaber e kar neno lee ni. Nitiere rangach molosi kendo owichi gi rangi marateng',rangach ma owich gi rangi marateng'no en rangach matin. Nitiere rangach maduong' molosi kendo olose kodhi malo, to owiche kido marachar kendo ondiki kido marateng' manyiso ni kanyo en kama inene lee Nairobi. Piny kanyo, piny mar rangach maduong'no, nitiere gari machal ni dwa donjo kae,e malo bende gedno nitiere boche marachar kendo nitiere weche stima makadho. E iye kanyo, nitiere yiende ma odongo mabor kendo dwa lawo mana wach stima. Rangajno nitiere karatese moko ma obaw kaka idwa ni ji otimre ka nitiere e iye kanyo.

E pichani nitiere obila mang'eny ahinya. Obilagi orwako lepgi mag tich kendo lepgi mag tichgi gin rambulu. Nitiere obila achiel mandiko gimoro piny e karatas marachar kendo oting'o kalam e lwete to oting'o bag e toke. Nitiere be mokwongo obila mo orwako long marambulu kendo be ndiko gimoro piny. Chal ni gipango laini mondo gindik kuma giaye kata nyinggi. Nitiere nyako moro be ,machal ni en obila kendo orwako law obila marambulu, oketo ogudu e,kendo chal ni en be odwaro ndiko. Kae chal ni ji odich ahinya, ng'ato ka ng'ato dwa ni ondik gige to oaye. Tij obila ng'eng' ahinya, kelo kwe, rito ji, mako jokwoge kata ketho timbe maricho ma ji nigo, mako jok matiyo gi nyasore kendo terogi ka polis mondo kik gihiny ji.

Pichani tang'o nwa chiemo, chiemoni en oganda. Ogandagi nitiere gi kido ma opogore opogore kendo oganda ma otang' e pichani moket e disni en oganda maralum. Ka idwa tedo oganda, ikawo yien iketo e kendo, kendo imoko mach. Ka mach oseliel ma iketo yiende madongo, mano mana ka itedo gi kendo. Ka tiketo, ka pi osechwakore, iyiero ogandani maber to ilwoko. Kiselwoko oganda, tikawo tiketo e pi, pigi ma oyienyono. Imiye dakika kata seche achiel mondo ochieg mayom. Seche ma ochiek, imedo yien mondo ochieg piyo piyo. Inyalo tede kata e jiko, imoko jiko to iketo pi maliet to ikete oganda nyaka chieg mayom ma barre. Kosechiek, ikawo nyanya gi kitungu ting'ado. ing'ado kitungu, ikete mo maliet tiketo nyanya gi chumbi. Kiseketo chumbi, tikawo ogandani mani chwakocha, tiolo, tiketo sup, inyalo chame gi chapat kata mchele.